Nyeni ciakwa cia kĩndũire ndĩciharagĩrĩria na njĩra ĩno, kĩndũ kĩa mbere, thiaga mũgũnda he nyeni icio, ngathurania ĩrĩa njega njega ngatua ngĩkĩraga handũ okorwo nĩ ta mbakũri, okorwo nĩ ta, gacuku kana gwĩkĩra o na okorwo nĩ thaburia-inĩ, ngacitua wega, ndatua ndaigania, ngathiĩ nacio nyũmba. Ndathiĩ nyũmba ngaharĩrĩria. Kĩndũ kĩa mbere nĩ kũamba gũcithambia, ndacithambia ciathera, nĩ getha tondũ ningĩ o na iria nyendete mũno cikoragwo cikũrĩte kũndũ tĩĩri-inĩ, ngacithambia, ndacithambia ngacitinangia. Ndarĩkia gũtinangia ngacoka ngoya thuburia ngaigĩrĩra riko, ngakera gĩtũngũrũ, nyanya tondũ nĩ nyendete nyanya na maguta, ngacikaranga na cikahĩa cigatuĩka cia kũrĩo.

Arĩmi mangĩbanga mĩrĩĩre yao nĩgwo manyihie wanangi wa irio na gwĩka maũndũ maya mabuatĩte. Kĩndũ kĩa mbere, no marĩage irio irĩ cia mũiganĩra, irio cia mũiganĩra nĩgetha gũkoragwo, gũtigakoragwo na wĩitangĩki wa irio. Nacio irio icio ciarĩyo ci cia mũiganĩra nimegũkorwo magĩtigia cia hingo ĩngĩ rĩrĩa gũgakorwo gũgĩbatarĩkana irio mũthenya, mũthenya ũngĩ. Rĩu gĩtũmi kĩa mĩbangĩre ya maũndũ ma irio nĩgetha kwaga kwananga irio, gũtũmagĩra irio ũrĩa gũbatiĩ, gũtũmagĩra twĩirio twa mũiganĩra, na kũgayania andũ irio wega citigakorwo cikĩũrĩra. Ũgwo nĩgwo arĩmi mangĩbanga mĩrĩĩre yao nĩgwo makanyihia wanangi wa irio mĩciĩ-inĩ yao.

Ũndũ ũyũ wĩgiĩ kũrĩma na maĩ mamĩberethi kana maĩ magũkorwo makĩrehwo na mĩbaibũ nĩ ũndũ ũcenjetie mahinda tondũ tene reke tuge rĩrĩa kwarĩmagwo andũ, metagĩrĩra mambura ma mbura, nĩgetha mahande.No thikũ ici, andũ matireterera gũkoro gũkiura, kana matireterera mbura nĩguo mahande, mena mĩbaibũ na maĩ maya makũrĩma na magũtambio gũkũ mĩgũnda -inĩ, andũ nĩ marakorwo makĩbanga na magakorwo makĩmenya atĩ mũndũ no abange mũthenya wa gũkahanda tondũ, maĩ matirĩ na thĩna, maĩ nĩmo mateithagĩrĩria mũndũ gũkorwo agĩbanga rĩrĩa akahanda tondũ, nĩgetha mĩmera yambie kũhandwo arĩmi aingĩ mararoraga na metagĩrĩra mbura, mageterera mambura ma mbura. Na rĩu tha ici rĩrĩa mĩbaibũ ĩgũka kana mĩberethi ĩno ya maĩ, arĩmi nĩmahotaga gũkorwo makĩrĩma, mahinda marĩa marenda, koguo mahinda nĩmacenjetie andũ nĩmarahota gwĩbanga rĩrĩa makahanda mategweterera mbura ĩrĩa ĩkaura na meka ũguo irio nĩirakorwo cikwaũingĩ thoko-inĩ na ĩgakorwo cikĩoneka kwa woingĩ tondũ rĩu andũ nĩmararĩma o mũndũ hinda rĩrĩa arona rĩrĩagĩrĩru tondũ, kwĩna wonekani wa maĩ.

Ndona mbica ĩno ũndũ ũrĩa ndĩreciria nĩ ũhoro wa gũtũma mbeca kuma, kuma Airtel nginya Airtel, ũũ nĩguo ũndũ ũrĩa ingĩona. Rĩrĩa ndona ũhoro wĩgiĩ gũtũma mbeca Airtel to Airtel networks nĩ nyonaga ũhoro wĩgiĩ mĩhũthĩrie ya mĩĩkĩre ya maũndũ. Rĩngĩ ũkwendaga kũgũra kĩndũ, kĩndũ gĩ kũraihu na ũrerwo ũrĩhe mbia kana rĩngĩ ũtũmane mbeca. Rĩrĩa ndona kĩndũ ta Airtel na mbia icio cikiuma Airtel igathiĩ Airtel inĩ ĩngĩ niĩ nĩ nyonaga like maũndũ nĩ mahũthie na maũndũ magakorwo me maũndũ ma kĩrĩa, maũndũ ma, ma gũkorwo makĩhũtha, nĩgetha rĩngĩ ũhoro wĩgiĩ thũgũrĩ ũgakorwo ũkĩhĩtanwo naguo hatarĩ gũte mahinda. Na indo cigakĩgũrĩka na igakĩrĩhĩka. Wega wa gũtũma mbeca nĩ atĩ ũtũmaga mbia na mũiganĩra gũtirĩ bata wa gũtinda rĩngĩ ũgĩthiĩ gwetha canji. Nduka-inĩ no ũthiĩ ũgũre na kĩndũ ta ngiri ĩmwe ũkore nduka ĩyo ndĩrĩ na canji, rĩu ũgũtinda ũgĩetha canji no rĩrĩa ũratũmana na thimũ nĩ ĩkoragwo ĩrĩ raithi na ihenya mũno.

Mbica-inĩ ĩno kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ ũrĩithia wa ng'ombe cia iria. Ũkĩrora ng'ombe icio ciothe mbica-inĩ ĩno, ciothe ironekana nĩ cia gũkama na nĩ rũũru rwa mũndũ nĩ kũrĩithio rũrarĩithio. Aya nĩ andũ arĩa marĩithagia, nĩ ndũrĩrĩ irĩa irĩithagia ng'ombe mĩgũnda-inĩ ĩrĩa yao matarĩmaga, magacirĩithie, magatindaga nacio, magacihũra cigakorwo igĩthiĩ o ikĩrĩaga nyeki na kũrĩa indo irĩa cikĩrĩkaga nĩ ng'ombe o barabara-inĩ kana mĩtitũ-inĩ. Na ũndũ ũyũ nĩ ũndũ wĩ ũtiganu mũno na ũndũ ũrĩa ithuĩ twĩkaga, tondũ ithuĩ tũhingagĩra ng'ombe citũ thĩinĩ wa nyũmba ciacio, tũgacituĩra mahuti, tũgacirehera cikarĩa. No ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ wĩna ngũrani tondũ ng'ombe nĩ ene macitwaraga magatinda magĩcirora kuuma rũcinĩ, hwai-inĩ magacoka. Ciarĩkia kũrĩa rĩrĩa ciahũna cikainũkio hwai-inĩ oro mũciĩ nĩgetha rĩngĩ cithiĩ cigagĩkamwo kana irĩa citarakamwo cina mahu cigagĩikara o kũu nyũmba-inĩ, nĩgetha rĩrĩa cigaciara nĩ igakorwo cirĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ tondũ nĩ irakĩhũna. Rĩu ĩno nĩyo ĩtagwo ũrĩmi wa, wa mahiũ.

Ũndũ ũrĩa ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ nĩ atĩ nĩndĩreciria ũhoro wa wĩra harĩ mbeũ njĩthĩ. Wĩra wothe harĩ mbeũ njĩthĩ wĩna mbeca nĩ mwega. Kũharĩrĩria mũgũnda ũyũ, gũkorwo ũgĩthondekwo okoo nĩ ta marigũ marahandwo kwenja marima mau, okorwo nĩtagũcimbwo kũracimbwo ũgakora yaani nĩ mbeũ njĩthĩ ĩheyagwo wĩra, kana mũndũ owothe ũguo hena wonekani wa, wa wĩra. Ũhoro ũngĩ nĩ atĩ kũharĩrĩria mũgũnda ũyũ nĩũkoragwo ũrĩ ũndũ wa bata, tondũ nĩũteithagĩrĩria mĩmera gũkorwo ĩkĩruta irio nyingĩ na irio kwa wĩingĩ. Tĩĩri ũyũ gũkorwo ũgĩcimbwo nĩũkoragwo ũgĩteithĩrĩria kũhũthia tĩĩri, nĩgetha mĩmera ĩgakorwo ĩgĩ, ĩgĩ, ĩgĩkorwo ĩkĩyenjera wega mĩri, nekenyitĩrĩra na maaĩ gũkorwo makĩingĩra thĩiniĩ wa tĩirĩ ũcio, nĩgetha mũmera ũrĩa ũkũhandwo kana kĩrĩa gĩkũhandwo tĩĩri-inĩ ũcio-rĩ, gĩkorwo gĩkĩnyua maaĩ nohũthũ, gĩgakorwo gĩkĩnyua maaĩ nohũthũ. Ũguo nĩguo ũndũ ũrĩa ii, ndĩreciria ndona ũhoro wĩigiĩ andũ aya ũrĩa mara, wĩra, na kũhũthia tĩĩri, na maaĩ gũkorwo makĩingĩra tĩĩri-inĩ ũcio, oũguo tu.

ũndũ ũria ũrekika mbica-ini ino-ri, nĩ ũhoro wĩgiĩ kwiyandĩkithia ũhoro wĩĩgiĩ huduma number, ũndũ ũyu ndwangenirie rĩria wekirwo tondũ huduma number ciokire cia gũteithĩrĩria andũ thíiniĩ wagũkorwo magĩteithio nĩ thirikari maũndũ matiganite ta gũthoma kũri ciana na ũhoro wĩgiĩ gũkorwo makiona ũgima wa mwiri kũri mũndũ woothe. Ũndũ ũyu nĩwakoretwo wĩ mũnene mũno no mũico mũico nĩwacokire ũgikorwo ũgĩthũkia mbeca nyingĩ cia thirikari, na mbia cingiatumikĩte gũkorwo cigĩka maũndũ matiganite thĩiniĩ wa bũrũri. Ũguo niĩ kĩria ingiuga ũndũ ũyu nindaũmenire tondũ nĩũndũ wa tũmire mbia nyingĩ cithũkange, na mbia icio ciathũka nicingiateithĩrĩirie either gũteithĩrĩria andũ aingĩ kana ũhoro wĩgiĩ ngombo cia thirikari nĩgetha andũ mambie mawĩra na makorwo na mbeca, ũyu nĩũndũ wathũkangirie mathaa ma andũ na ũgĩthũkangia ũhoro wĩgiĩ mbeca na nĩũndu ũtaari na umithio tondũ nginya ũmũthĩ tũtitũmagĩra huduma number icio.

Ng'ano irĩa ndaiguĩte ũhoro wĩgiĩ macini ĩno, macini ĩno ĩteithagĩrĩria gũkorwo mũndũ agĩkĩra kĩrore gĩake nĩgetha aingĩre handũ kana ahote gũkorwo akĩamũkĩra ũteithio wa kĩndũ kĩu, kana wa kũndũ kũu araingĩra. Nyingĩ ciacio na gĩthũngũ ciĩtagwo biometrics. Ũguo nĩ irore kana ũthiũ wa mũndũ, cioyaga ũthiũ wa mũndũ, kana kĩrore kĩa mũndũ, nĩgetha mũndũ agakorwo akĩingĩra handũ. Ng'ano irĩa ndaiguĩte nĩ atĩ, kĩndũ gĩkĩ atĩ irore ici nĩ cikoragwo ciĩkĩrĩtwo macini-inĩ ĩno tondũ nĩ iririkanaga rĩrĩa ona waikara mĩaka ĩigana no ĩgoka na ĩririkane kĩrore gĩaku. Na rĩrĩa kĩrore gĩaku gĩathũka okorwo nĩ gĩa kĩara gĩkĩ kĩnene, kĩara gĩkĩ kĩa kĩnene kĩu gĩkĩrĩtwo mbica-inĩ, rĩrĩa kĩara kĩu gĩakorwo gĩgĩthũka mbano icio cia hau kĩara-inĩ, gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩoya. Ũguo kĩndũ gĩothe kĩrĩa ũkwendaga kuuma macini-inĩ ĩyo, okorwo ũkwendaga kũingĩra handũ ta rĩu kwĩna irĩa itũmĩragwo gati-inĩ kana irĩa itũmagĩrwo mabengi-inĩ. Ndũngĩhota gũkorwo ũkĩamũkĩra ũteithio wa macini ĩyo okorwo kĩrore gĩaku nĩ gĩthiru kana mbano icio cia kĩara kĩu nĩ thiru. Icio nĩcio ng'ano ndaiguĩte.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, nĩharoneka hena mbũri cihingĩrĩtwo handũ. Mbũri ici no anga kwendio cirenda kwendio. Nĩironekaa cihingĩrĩtwo handũ kĩnyũmba. No ngĩrora wega ndĩrona tarĩ nĩ kĩnyũmba kĩna mĩanya ya kũrehe rĩera, na mbũri ici nĩironeka nĩ kũrutwo irenda kũrutwo handũ na nĩ ũtukũ. Tondũ nĩironeka nĩ kũmũrĩkwo cimũrĩkĩtwo, na nĩ mbũri thaka mũno. Mbũri cirĩte cikahũna ciĩna ũgima wa mwĩrĩ. Kĩndũ kĩrĩa ingĩerethera kĩgiĩ mbica ĩno nĩatĩ nĩironeka nĩ nĩ mbũri ciragĩtwarwo handũ kana cigakĩendio, kana rĩngĩ cihingĩrĩtwo handũ nĩgetha nĩũndũ wa maũndũ megiĩ ũgitĩri, nĩgetha rĩngĩ igakĩhingũrĩrwo rũcinĩ cithiĩ cikarĩe, kana okorwo nĩ gũkĩendio cigĩkuo weega cithiĩ cigakĩendio. No kĩrĩa ndĩrona gĩtarathiĩ na mbere wega haha nĩatĩ nĩcigĩtwo mbũri nyingĩ handũ hanini, ũguo no gũkorwo gũtarĩ na rĩera rĩiganu kana okorwo kwĩna rĩera rĩiganu no ciũragane cio cio cienyewe kwa cienyewe nĩgũkinyangana kana kũhihinyana mũno. Kĩu nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa ndĩrona gĩgĩthiĩ na mbere, no nĩkũronekana nĩ ũtukũ na nĩ handũ cihingĩrĩtwo. Pause

Ũndũ ũyũ nĩ wa kũrĩma matharũ, maya metagwo matharũ. Na anya nĩ arutwo maronekana mena kĩndũ gĩtagwo project kana kĩndũ marongoreirie gũkorwo makĩenda kũmenya maumĩrĩra makĩo. Ũndũ ũyũ twawĩkaga rĩrĩa twarĩ thukuru cia igũrũ cia sekondarĩ na twekaga ũguo nĩgetha rĩngĩ tũkorwo tũkĩenda kũmenya ũndũ tũrenda kũmenya. Either mboga ĩno ĩkũraga na matukũ maigana, either matharũ maya mendaga kĩna na kĩna na kĩna nĩgetha makũre. Ũndũ ũyũ reke njuge ndiawendete tondũ ndekaga subject yarĩ ya ũrĩmi. Ndiawendete tondũ kĩndũ kĩa mbere nĩ wakĩrĩ na gĩko, ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi nĩ ũrĩ gĩko, nĩ warĩ na mĩnoga, no nĩ ndacokete ngawenda tondũ mathaa maingĩ nĩ twagĩtũmagĩra kũrĩa nja, gũkorwo tũgĩthiĩ kũrĩma rĩrĩa kwĩna ihinda rĩa gũkorwo tũgĩka subject ĩyo. Nĩ ndakenaga mũno tondũ nĩ twakĩragwo ĩhĩ inyuĩ handũ ha mũthiĩ mwĩke ũũ, mũthiĩ mũgathondeke tũmĩgũnda twanyu na mũrĩme. Ũguo reke njuge niĩ hakwa nĩ ndaũmenete nĩ gĩko na wa kerĩ ni kũnoga. Ũguo noguo ingiuga karuga...

Ndona ũũ nyonaga kĩndũ gĩtagwo kũmunya nyeki na kũhanda nyeki. Nyeki nĩ ĩmunyagwo na rĩrĩa rĩngĩ ĩkahandwo. Rĩrĩa ũrenda mũgũnda ũcio ũcokie riri waguo nĩũhandaga nyeki, nĩgetha ĩnyitithanie tĩri wega. Na rĩrĩa ũrenda ũhoro wĩgiĩ kũmunya nyeki kana rĩngĩ ũrenda kũmĩthamia ũmĩmunyaga ũkamĩthamia ũkamĩtwara handũ hangĩ. Mbica ĩno ngĩmĩrora ũũ ndĩrona nĩ handũ nyeki ĩhandĩtwo, ĩhandĩtwo nuthu kana ĩkamuywo nuthu na ĩroneka ta arĩ gũcimbwo icimbĩtwo. Ũndũ ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa nĩ ũhoro wa ũhandi na ũmunyi wa nyeki. Nyeki nĩĩhandagwo kana ĩkamunywo, ĩhandagwo nĩgetha rĩngĩ mahiũ mone kĩndũ gĩa kũrĩa na andũ mone hihi handũ ha gũkomaga hĩndĩ ĩrĩa marahurũka. Na rĩngĩ nĩ ĩmuyagwo nĩgetha rĩngĩ gũkĩhandwo kana gũkĩrĩmwo. Ũguo nĩguo meciria makwa mangĩkorwo makĩona kũringana na mbica ĩno, nĩroneka nĩ handũ hairigĩtwo na kũirigĩtwo na mĩtĩ na thĩgĩngĩ, nĩgetha rĩngĩ kũgitĩra nyeki ĩyo ndĩkaĩ gũgĩkinyangwo nĩ andũ. Ũguo nĩ nyeki ĩhandĩtwo, nĩgetha rĩngĩ mone irio cia mahiũ, nĩgetha mahiũ makarekererio gũkũ magakĩrĩa nyeki ĩyo na magakĩhũna.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata gwĩka mũtũrĩre-inĩ tondũ nĩ ũteithagĩrĩria ndagĩtarĩ kũmenya mũrwaru akinyĩtie either gũkorwo agĩcokereria ũgima wake wa mwĩrĩ, kana gũkorwo akĩmenya ngoro yake ĩrahũra na mũigano ũrĩkũ, ĩrahũra maita maigana. kana hena ũndũ ĩtigĩtie kana hena ũndũ ũragĩthiĩ nambere ütarĩ mwega. Rĩu ndagĩtarĩ nĩendaga kũmenya ngoro ĩrahũra atĩa nĩgetha amenye thĩna wa mũrwaru nĩ mũnene kana nĩ mũnini. Rĩrĩa ĩrahũra naihenya agakĩmenya ũrĩa egũĩka, rĩrĩa ĩrahũra kahora akamenya ũrĩa egũĩka. Ũguo nĩguo ndĩrona hena bata wa gwĩka ũndũ ũyũ wa gũkorwo ũgĩthima mũhũrĩre wa ngoro ya mũrwaru.